Wambere ũndũ ũyũ nĩũcenjetie, wambere ũndũ ũyũ ũcenjetie na njĩra ĩmwe ta tene yarĩmagwo na kwĩ ihinda rĩrĩa andũ maugaga nĩĩkũrĩmwo, no thikũ ici ũkoraga ĩrarĩmwo ihinda rĩrĩothe tondũ andũ nĩmaratũmĩra maĩ ma irima, ma rũĩ.